Mbica ĩno ĩrarĩrĩria ũhoro wa ũrĩa akoroni a Britain, mokire Kenya, makioya mĩgũnda mĩnene mĩrĩma-inĩ na makĩrutũrũra akenya kuuma mĩgũnda ĩyo makĩmatwara kwa maikarage mĩgũnda ĩrĩa itarĩmagwo, arabu magĩũka makĩreha andũ kuuma India, nĩguo make reri nene Kenya.